Ilepa ntokitin oleng, ilepa enkurma , ilepa eilata engari, ilepa pooki toki meeta ilepa tax meeta entoki nabo nitu ilep te economy ekenya, ilepa ntokitin pookin. Ore ninye entoki oshi natii abori netaa ilepa, ilepa omeilepa inoshi tampoon naitumia ntomonok entoki naa mishaa peilep, kishaa naa pesho ishoori, kake ilepiepitae otii oloilepilepi oihusu pooki toki amu ilepa naa poki toki , ashe.

Ore kule naa keipimi enaa elita nemiri sabini, nemiri enaa enusu elita nemiri salasini na tano eetai ilitai are, uni nikunari neija ore sii nkabilaitin naamirr kule naa ketii irkokoyo, irmaasai, ilumbwa oltung'ani akeyie pookin oota enkiteng'.

Ashomo pii Huduma Centre nemedupa pii olaini te Huduma Centre kitobirari iltung'anak kirorie iltung'anak irkulikae aitobiraki nikinchori huduma niyieu te Huduma Centre tenaa ishomo ewueji endaalo naitore SHA nikirejistai nilo meetai olaini pii, meetai irkererin te Huduma Centre kesiokisioki iltung'anak imbaa enye.

Ore entoki alani natasakine det naa mpisai ainei nawaita ilaruok, nalej ajo ilashumpa, kaata oshi ilashumpa lotii inkwapi eboo, neimu ae oitoi, nejo keeta olola oiriutwa, naoshokini esimu neji tereu inkeek are amu kiata olola lino tene te port. Nareu inkeek are, itu aekata adol otene, niaku nadol apa entoki alani oleng'.

Ore enaas sirkali petum aitadou enkilepata economy naa pinguraa ake eneiko peedou eilata , nedou pooki toki , meeta entoki naitoki ailep, nedou enkurma , nedou inkilani, nedou kila kitu . Eilata ake ingurari pee etum atadou , amu tenedou eilata , nedou economy pookin .